Aa ore angas kompita naa enkotoki sidai oleng toosukuulini oonkera ang. Amu ore kompita naa naa keisho enkerai erishata nalo aiprakitis skills enyenyek e koimpita. Ore sii aitoki etii intanet naduo kompitani naa keisho nkera irishat naasie research neyiolou dii ninye aiopareta ina kompita ashuu eyiolou ataas ntokitin naijio graphics Design naa netum iropiyiani tenemir. Ore siiaitoki tenena kompitani naa ketii inchaneli najio noo yutube naa ore piipik content ino ine indim atimira naa nitum esajata naje oropiyiani kulingana anaa enailike iltunganak. Keetai siininye enaji steaming online naakeidim sii nkera ashua oltungani pooki otii sukuul netum iropiyiani kupitia ina kompita. Ore siiaitoki enkerai natii sukuul naa keyiolou basics kompita naa inaalo dii elpito enkop. Neaku ore entokitin e digital literacy niyiolou sii aa eninko tinioparate enaduo kompita incase tenitum esiai. Niyiolou aigero email niyiolou sii ataasa blogs

Ore agriculture tenkutuk emaa, naa enkiremore. Kainyoo eji enkiremore? Ore enkiremore naa eunuto oondaiki pee kutum aanoto indaiki naanya olosho lang. Ore tenkop ang te Narok naa ekiun iyook irpayek. Ore irpayek etoon eitu ipik enkop naa ingas airem enaduoo mukunta nintoki ashow arro paa intoki taa atuuno. Kanu oshi easa eunoto. Ore eunoto naa keasa eton eitu esha pee etumoki enaduo shan ayeu ainepu iladuo payek tenkop. Ekeya irpayek ilapaitin oopishiana mpaka ile peeyie eku olchamba neaku endaa. Akajoki nanu irmaasai pooki ematuun irpayek naa irmaasai pooki lenarok peekitum endaa nikinyia nikitum doi ninye enikingarrie ilkulikae tunganak. Ore irpayek te sitage edukuya naa impalilia ake amu .eeta sii duo esiai sapuk nias. Ore sii aitoki peeku ketii orkurto keifaa niwosh olchani iladuo payek linonok. Ningor sii peemenya intokitin naijo naaji wadudu ashuu eturu ndero eton ebulu aitobiraki. Keetai sii ntokitin naijio afids naa engura sii

Ebaiki ningira akilikuanu ajo kaji saa aiko tenasir olturur lai. Aaaah. Nena nanu Hannah Sianto ekaaliki nabo onabo einko tenisir. Ore embae edukuya naa shomo dii embenki, iwa inkardasini inonok pooki olturur. Tenebo onkipandeni inyi. Ore pee ibaya, eketii iltunganak likurik likintoduaki nabo onabo einko tenisir oladuo turur lino. Nilo nikiliki sii embae nabo onabo eninko tenitum iropiyiani ashuaa tenisafe inaduo ropiyiani inonok tenkoitoi nalelek aisul. Ekeetae sii impala nimput peyie eitodolu ajo ielewanate oladuo tunganak le mbenki eninko tenisafe inaduo ropiyiani inonok nikilikini sii aajoki, ore inaduo ropiyiani inonok naa ketii ewueji sidai. Olaramatani lai anaa olturur oje. Kweta taata embenki nitaaniki shomo tisira olturur lino piitum sii warranty nitum sii safety onaduo ropiyiani inonok. Kiata imbenkii